Kũreherwo ũrĩmi ũcio wa mũhianĩre nĩ kĩndũ kĩngĩteithĩrĩria mũno tondũ nĩ kĩndũ ũrona na maitho ũrĩa ũgũthondeka, okorwo nĩ ta mbembe, ũkerwo ĩrĩmĩtwo ũũ na nĩ ũramĩona, ũguo ũgũthiĩ ũmĩtungatĩte o ũrĩa ũthiĩte na mbere kwona, na mbembe ĩyo ĩgatuĩka ya gũkinyanĩra, ũguo niĩ ngwona ũrĩmi ũcio wa kũreherwo kĩndũ ũrona, ũrĩa gũthondekwo nawe ũgathondeka kĩo, nĩ tondũ ũngĩnengerwo kĩndũ ũthondeke wũigĩirwo kĩmwe haha nĩũkũhota gũthondeka ota kĩndũ ota kĩu wonetio, koguo ũrĩmi ũcio nĩ mwega wa gũthondeka indo icio cia kũrĩma kĩndũ ũronio, nĩ ũkũhota kũrĩma na ũtorie.

ĩ, ũgĩ wa macini nĩ ũtonyete thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ta mwena wa kũrĩma macani, mĩena-inĩ ya mĩgethere. Macini icionĩ ciingĩrĩte na ikaambia kũgetha macani mwena wa zone iria nene. Macini icio ingĩ mwena ũrĩa ciingirĩte, nĩ kurĩa kũrĩmagwo mũcere. Ũhoro wa kũgetha mũcere o na kũhũhĩra, tondũ macini icio rĩu nĩ cio ciratũmĩka kũhuhĩra mũcere mahinda-inĩ maya. O na kũrĩa kũrĩmagwo ngano, macini icio nĩ ciratũmĩka mũno.